Gino mabiro e paro ka aneno tipo ni en ni mae en kar rwako welo machalo kaka wasunge, kod jogo eko ma dibedni obiro e piny machielo kata e gweng' moro mondo mi otim limbe. Kendo en alwora ma ber ahinya, kendo lwasi ma kanyo en lwasi ma ng'ich. Kendo miyo ji ma obiro e otel kata kar budho machal kod mae yudo thuolo mar bedo kama nigi muya ma nyangafu maber. Kendo miyogi thuolo bende mar yweyo ka pod girito dhi nyime kod ginoendo ma okelogi e pinyno. Onyalo bedo ni en yweyo ayweya, kata onyalo bedo ni en wuotho mar yor tich. Omiyo gini bende kelo ohala mang'eny ne jogoeko ma jo ohala ma oyawo kuonde gi ma ji yude thuolo mar yweyo.

Tiponi oting'o jogoeko mopogore opogore, mokwongo oting'o jodongo ma ikgi oniang' ahinya. Kendo gin kod nengo e ngima nyithindo ma dongo kata nyithindo ma inyuolo bang' gi. Nikech gipuonjo gi gigoeko ma oromore gi tim, machalo kaka kido kod timbe. Kaluwore gi kaka girwakore, kaluwore gi bende kaka giwuoyo gi weche moko ma ginyalo bedo ka gipimo ne nyithindo go. Bende e tipo ni nitiere kod mine ma dongo, gin be ginyalo puonjo nyithindo ma nyiri kaka ne joma chon odago ngima ma kare, kata ngima man kod nengo ahinya. Moloyo kaka sani nyithindo odak e yo ma ok ber ahinya kaluwore kod kido kod timbe mane itimo chon. Bende e tipo ni nitiere jogoeko ma gin rawere to ikgi ose bedo matin ba. To jodongo gi to pod ohingo gi, gin jogoeko man kod nengo nikech ka gibedo but jodongo gi, miyo gi thuolo mar ng'eyo kitgi kod timbe gi ma jodongo gi seche moko oseng'eyo.

Gigoeko ma biro e paro ka aneno gini, mokwongo en ni en ohala madhi nyime kendo en kama ng'ato nyalo dhiye kendo oyudo kaka onyalo yweyo gi osiepe ne. Kendo mae miyo jaloendo ma en wuon ohala ni yudo ohala maduong' ahinya. Nikech jogoeko ma obiro yweyo kae bro nyiewo gigoeko ma imadho, obed makech kata ma mili mili, onyalo nyiewo kendo gi osiepe ne. Ginyalo bedo ka giwinjo maber. Bende gima chielo machak biro e paro ni kae en kar yweyo kendo okelo ji kanyakla ka seche ma jothumbe wa ma wageno, biro kendo miyowa mor ahinya. Kendo ji ya kuonde mopoogore opogore ka biro mondo owinj thumbe go. Maendi kelo ji kanyakla kendo miyo ji dak ka giherore, kagin kod hera kod riwruok motegno. Bende kar kae en kod nengo ahinya ne ng'anoendo madibed ni nikod paro ma osebedo ka chande kuonde tich kata kuonde mag ute kuonde ma giae kaluwore ni gibiro giyudo yweyo ka.

Weche man kod nengo kar kae gin mokwongo en apaya ma olosi kendo keto miyo wuoth bedo e yo manyangafu ahinya. Ka nyamburko mopogore opogore nyalo ringo e apaya ni ka gidhi kuonde be mopogore opogore. Bende gimachielo machako man kod nengo e tipo ni, en kaluwore ni nitiere nyamburko ma konyo ji e yor wuoth. Kendo nyamburko gi gin nyamburko man e kiwango man malo ahinya kendo ok gin ma nyalo kelo masira e apaya kamoro sa asaya. Omiyo gin kod nengo nimar ji nyalo tiyo kodgi kadhi e wuodhnoendo. Gimachielo bende machak man kod nengo kar kae en ginoendo kata tipo manyiso ji yore ma owinjobedni giluwo kata kuonde ma owinjobeni gichiko ka gidhi e yore gi mopogore opogore. Kaka kuom ranyisi kawang'iyo tiponoendo, waneno ka ntiere kama ochiko aserni mochiko mosiemo kuonde kuonde. Ma jawuoth madhi e wuoth nyalo bedo ka ong'eyo, yornoendo ma onegobedni oluwo ka odhi kuonde machal kamago.

Aa, maeri kelo nyiso hera maduong' ma ng'ato nigodo kuom gweng' ma odake. Kendo omiyo ng'ani bedo kod chir kendo bedo kod mijing'o mar medo timo gigoeko ma kare, manyalo miyo alwora margi dongo ahinya. Mokwongo jaloendo nyalo chako ohala, manyalo miyo gweng' mar Nanyuki bedo kod lwasi maber mar timo ohala. Bende ng'anoendo ma ohero gweng' ma oae, nyalo ke, nyalo neno ni onge maundu kata weche mag njore matimore e gweng'noendo. Kaluwore kod hera ma en godo kuom gweng'noendo ma odake. Omiyo ji owinjo bed ka nyiso hera ma gin godo kuonde ma gidake kaluwore gi gik ma gitimo, ka gineno ni onge njore kata onge gimora mora marach. To mak mana gik mabeyo ema timore e gweng'noendo ma gidake, e gweng'noendo ma gi winje maber ka bende giketo lwasi no bedo maler ka gida gimedo dakie.

Magi gin rawere ma tindo, kedo gin kama oting'o jogoeko ma yawuoyi kod nyiri. Maeri en kelo jogi e gimoro achiel, kendo miyogi gibedo gi paro ma achiel ma nyalo konyogi e timo dongruok ma nyalo konyo gi e ngima gi. Kata nyalo konyo jogoeko ma gidak godo machiegni e alwora margi. Maeri bende nyiso ni gisebedo ka giyudo puonj, kendo ginoendo ma gitimo en gimoro achiel, kendo en gino kendo manyalo miyo gibedo kod dongruok. Kendo nyalo miyo gibedo kod alwora man kod kwe, nimar gi ng'ato ka ng'ato nikod paro achiel machal kod wadgi. Maendi miyo jogi bedo ka gidak maber kendo ok gibed kod ywaruok kata gwandruok.

Mae en ranyisi maber mar hera ne jaloendo ma wuotho e chuny boma kata kamora mora ma ng'ato wuothe ma dibedni nyalo yudo hinyruok kata thagruok matin. Nikech ka waneno tipo ni waneno miyonoendo ma hike ni malo ahinya, ka ogore piny. Kendo rawere ma pod tindo gi ikore kendo giti gineno ni gitimo matek mondo mi gikonye oyud teko kendo. Ni ka mae maeri gitimo kagi miye pi kendo gitemo konye chungo mondo oyud ka onyalo wuotho kendo. Maeri nyiso hera ma joma tindo nigodo kuom joma dongo, omiyo nyathi ma pod dongo, owinjobedni okonyo jogoeko man kod chandruok. Bedni en mamau kata en wuonu, kata obedo ni ok en anyuola mari, to owinjobedni giyudo thuolo mar konyogi ka gimiyogi gigoeko madwarore mondo okony ngimagi e seche go.

Ginoendo ma agombo timo bang'e, bang'e kwa luwore kod gigieki, en loso mashin kata loso ginoendo manyalo konyo japur. Ma japur ma opidho dhiang' mar chak, e yor nyiedho. Mondo mi oyud chak ma onyalo tero e duka mondo oyud ka onyalo yudo sabun kata onyalo yudo gigieko ma dwarore e ngimane ma pile kod pile.

Maeri en kampuni maduong' kendo ji ni kod dich ahinya ka gitemo loso gigoeko ma oselos e kampuni ni. Kendo gitemo ni giketogi e boksi, kendo otergi e chiro kaka dwarore, ka gi neno ni oketgi e okang'noendo ma dwarore ne janyiewo kata jauso. Kendo ma nyalo konyo e yornoendo mar timo wuodh gigi obed maber kaluwore gi kaka idhi pang gi. Kaluwore gi kaka oselos boks gi, kendo dhi konyo jaloero ma dhi timo tich mar tero gi e chiro. Tich mayot mar neno ni gibedo maber, kata opang gi maber e yornoendo. Maeri bende tij mamiyo ji yudo tich kendo yudo ginoendo ma ginyalo soye ofuku kata ginyalo tiyogo e ngima gi ma pile ka.